Kenya nkishu naa kitaa si enkang esidai neaku keret ltunganak pookin oota nkishu olemeeta, na kisho nkishu metaakeeta kule, sadai enasiai amu kitoropil enkang naa keret ltunganak lemeeta nkujit na kesidanu sinye emurua na keyau enchan, ore peuni rkiek nakesidai nai na kenyori enkang na keeta enetonie teangata.

Kesapuk enasiai tenkop aang, nakeret ltunganak lemeeta endaa nakisaidia nkishu nakesidany enkang amu kenyoriju nesidanu sinye ,kesapuk enasiai naa keeta ropiyiani, ore lolotunganak na keeta ropiyiani lolo oasita enasiai nakegira atum ropiyiani pookin, kesidai ninye enasiai tenkop aang amu iyiolo teni te teniun tenkalo nkajijik nakitanyorij enkang nesidanu enkang, nesidanu sinye compound.

Woree paadol enasiai naa kaitadamu ang, amu iyiolo oshi tiang naa ekinyor aitayu nkutiti mukundani nayia inji, nikiun irpayiek ,nikiun impuka, nikiun mahargwe naitadamu enasiai endaa eeang amu minyanguni , naitadamu enasiai oropiyiani amu iyiolo oshi iltunganak lemeeta mpuka , naun oshi mpuka naalo amiraki ninje , naalo adungdung tee senda enkop ang , naalo amiraki leelo lemeeta impuka .Niaku kaitadamu enasiai aaang , kaitadamu enasiai oropiyiani, kaitadamu sii, esiai aai amu kaata ninye impuka naabanji tiang naata irpayiek naata sii imaaragwe naata pookitoki ake naijo kuna temukunda. Niaku yiolo paadol enasiai ,naa kadamu aaang oleng , nadamu iroopiyani oshi nai seva. Iyiolo ninye ropiyiani naata nanu naa enasiai ake ee agriculture , enasiai eunore , enasiai orpayiek, enasiai pookin emaharagwe, impuka , kitunguu oomauwa . Niaku yiolo paadol enasiai kadamu good environment, amu iyiolo naa oshi enasiai, yiolo pii iunisho neesidanu mukundani , neesidanu dii siinenye enkang neyau eropili atua ormarei.

Akaata eng'eno naipirta enatoki apa te sekondary school neentoki naijo cactus iyolo enatokiyiolo ltunganak amu yiolo kulo matunda kironyuni oshi inatoki neelareki ltunganak omoyianakeret sii ltunganak, kaata sii engeno tenatoki amu mmh.

Keetae taa enkitobirata mara are, keetae aun, nebulu nikuroki niosh irkeek, ore pee iosh ilkeek nitayu imaawa, ore pee eitayu maawa, neku taa dii ake nidonguni, ore pee idonguni, nilo, ore peyie ilo, netoyu, iyiolo peyie etotu, nintokitokie naa, iyiolo peyie intokitokie nemit enkare naa keyieu naa enkare, keyieu naa ibukoki nkariak kumok amu keok naa enkare oleng. Ore pee ibukoki nkariak kumok, igira naake ainuaki toorkeek, ore pee inuaki, iyiolo pee eku ore pee idip aku nidumu kitunkuu, irnyanya ore inakata nidungidung, ninteru te kitunkuu ore pee i turn golden yellow kiasi ore pee idip ai turn nibukoki irnyanya, niud inkulie spices pookin niyata ore peyie ibukoki, nipik ninosie nchapatini tenaa nkwashen tenaa ormusheele, kitegemea entoki niteyiara Ina saa .

Kaasita oshiake enaa siai enaapa paabulu ,ara enkerai kiti , empaka sahii naaku oltungani msima loota enkipande .Kaata nanu imukuundani ainei. Kaasa enasiai tengaraki, ninye naa oshi mboosho nikinosie orngali, naasie sii oshi ele kaasi oropiyiani oleng amu, woree peeku kuna puka nebulu ,nikomaa niaku noshi naamiri , naakalo oshi amiraki iltunganak lee aria aaang naloo ayaaki toosendai, namiraki toonkajijik enye, naa orkasi ele laishorita iroopiyani oleng. Adamu inkolongi pookin nataasa ele kaasi ajo, umh, etisidana enkang nenyoriju naa aitishipa ele kaasi oleng amu, eeta oropiyiani inaa oshi nanu paadol ajo isidai, inaa naa sababu paatasa. Kaishorita enkang , nagira sii abolie ngulie biasharani inaa naa paatasa ele kasi. Wore enkai toki patasa enasiai , naa kaasita naa oshiake. Ore pee eku enda swali endamunoto, kaasita oshiake enasiai. Iyiolo pee eku sababu, kaasita enasiai amu iyilolo sii ninye orgali lasima pee inosieki. Tee niyeu niyerr entoki enaa stew naa ninye oshi nanu ainosie kuna puka. Niaku naa ina oshi paanyor ataasa enasiai.